te neitumia iltung'anak, iljikoi oitumia ositima arashu gas. naa inakata eibooyo garama eilata. nemeitoki garama amu ore ositima ashu gas nemeitumia iropiyiani kumok.

Ingamu ake esimu niliki esidai ajo miata iropiani tina kata, niliki enkoitoi ashu, oltungani oidim aingorunyie nena ropiani, amu eta na miata yie,

ore apa tolmasae neetae imuran, nepuo imuran olamayio, na nedou kulomuran ing'ua olamayio, etara olowuaru, negilaki, ore nakata nedumaki tung'ana oti ina murua enkima.